Ore enkoitoi nasujaa padol ajo kisafi enkaji olukunguni, na tenemetii inkikolunguni, nemetii irpidila enaduo aji. Nayiolou ajo kisafi enkaji olukunkuni.

Ore elukungu nanya ilmosor na ore entoki naisho minosa ilmosor na tenalayu elukungu entoki naaji calcium, tenelayu calcium ,nisho elukungu minosa ilmosor, niaku calcium naisho elukungu minosa ilmosor.

ore il nkoitoi naitumiyai peyie ebulu ilukunguni, netum imoso rna peishori endaa naitosha, nishori si enkare, tenkoitoi naishakino nisuji intokitin enye pemiaku chafui, pemiokie enkare achafui neminosie endaa chafui, nisujakini neori enkaji enye na kebulu nakata elukungu nishori endaa naraposh.

ore engaji nishetaki ilukuni naa engaji naidim atang'adie inkukuni naa engaji naata shumata , nepikakini ilukunkuni orkedet ore ilokedet nekedie ilukunguni apuo olgilata lenye leshumata naakeku keng'adie engijape.

ore eninko pee igelu ilukukuni naaisul, naa ing'or oranki le lukunku tenaa keeta oranki sidai. ning'or sii tenaa keeta elukunku inkiri tosesen pookin. tenaa kelolong' inkiri tosesen. nintoki sii aing'or tenaa keng'emuoi elukunku. tenemuoi ilukunkuni, nemidim ategelu ilukunkuni naisul too lukunkuni.

kishakino ,neorokini ilikunguni enkaji, peee irag enkaji safi, nioru inkik enye nifaa si nibung enkaji olukunguni nibukoki enkare rairowua, piar ipidila, nintoki si aifaa nishetu enkaji sapuk nairag ilukunguni pooki, neisha ilukunguni inono pooki nemitoki ilukunguni aidinga,

ore entoki nanarikino ningura, ingira ashetu emukunda olukunguni, na ifaa nishetu emukundaa sapuk natumoki ilikunguni atadalare nishetu si eweji nadalare ilikunguni netumoki ainosa ibenek tena ibenek inosita nemitoki inakata amitiki ilikunguni, mm nafasi nadalare teneyieu nedala, teneyieu nemera na ketumoki nakata tenishetu emukunda sapuk.

ore entoki nautaki, ilaramata lo lukunguni, mm peiboyo keya omoyiaritin tolukunguni na, ifaa nisujaki ilikunguni entoki nainosie endaa, ifa si pincho endaa netu inyiala, nincho enkare nintumia intokitin safii aishorie ilukunguni enkare nifaa si niud ilukunguni ilkeek na kiboyo nakata imoyiaritin niboyo si keeya olukuni nasieku.